Rĩrĩa mbura yarega kura arĩmi makorwo nĩmahandĩte irio ciao cia mĩgũnda nĩmathiyaga mũno hathara nene, tondũ hĩndĩ ĩrĩa irio icio cia cia ciakũra nĩciagaga mbura ona kana ũigũ wa gũtũma cithiĩ na mbere na gũkũra, ũguo nĩ kũma ciũmaga na ingĩ ikabutha cirĩ o mbegũ tondũ itirĩ na mbura ya gũtũma cikũre kana ciĩke wega. Ũkona murĩmi aratanyĩte kũgetha nĩathiĩ hathara kũringana na thumu ũrĩa arekĩrĩte kũu mũgũnda wake na mbeca iria araitĩrĩire kũu atanyĩte atĩ nĩigũkũra na nĩ akuona bainda kũrĩ cio.

Mwaka ũyũ thogora wa ũciarithania nĩ ũcokete thĩ gĩcigo kĩnene harĩ igana, kũona atĩ maũndũ nĩ marĩtũhĩte mũno, na andũ nĩ marakaya mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa bũrũri ũhana, kwogowo thoko nyingĩ cia miena itĩganĩte, kana mĩenderie ya indo itĩganĩte mwanya mwanya nĩ icokete na thĩ mũno, ona andũ nĩ maraũrĩa mwaka ũgĩthirite na nĩ getha macokorerie ta tene, mone kana hĩhĩ maciarithanĩo mao nũ meke wega mwaka tũkĩte.

Maĩgaga mawatho maũ makĩgĩtĩra ũtũmĩki ũrũ wa irio, kũona andũ aingĩ arĩa magĩkorwo magĩgũnĩka nĩ ĩrĩo icio, wona ciaga kũgĩtĩrwo nĩ arĩa mena ũhotĩ wa kũgũra irio, ũkona arĩa mahĩnyĩrĩrĩkĩire kĩmũhũko, irio icio itĩramakĩnyĩra tondũ aya arĩa mena wĩigĩrĩrĩki kana mena ũhoti wa kũgũra nĩo maregũna nacio, kana ona magatwarĩra ngĩnya na andũ ao, makarĩganĩrwo nĩ arĩa matarĩ onakĩ, na rĩrĩa thirikari ĩigaga irio icio mathĩto mao nĩ getha ĩmahe hĩndĩ ya ngaragũ, rĩngĩ nĩgũkoragwo na ngaragũ nene nĩ ũndũ wa riũa kana ona mbũra yaũra, gũa furika makaremwo nĩ kũrĩma nĩ ũndũ wa mũĩhũrwo wa rĩũa.